ore indaiki naijo impoosho naa kenare neng'asi aing'uraa eton etu euni pee edoli ajo etunoki empeku sidainitayuni intorrok pee meuni ake.